Eh ketii temurua natii intumoritin naashet elelero nara nanu obo lenye ore kuna tumoritin keshet elelero nemitiki inkoitoi torrok nijo enjing'ata orkeek torrok netu peetum entaisere sidai peetum atarasai te maisha enye ore kuna tumoritin kisiadia neshet intasati tenebo welelero temurua itauni eh intumoritin naibung'i tonkang'itie neigeri irmembai tombukui neyiolouni ajo kang'ae lemeesita esiai sidai temurua ashu kang'ae oosita entorrono temurua nemeyieuni ore enkae ketae ilarikok tekuna tumoritin lijio irmuseeni lorkijiji outaa iltung'anak temurua.

Ore esiai olairemok lemurua na ninche opik bei eshumata tolchambai lemuruanatii nanu na ninche si opik bei ondakini enye abori petum osokoni netum ltunganak wtabaki teleleki ore su ninche oingurwki lchambau lenye odai petum ainoto ltunganak omiraki endaa tenepuku tolchambai na ninche si pitoki ainguraa biotisho ekuna dakini tolchamba lenye atwn itu emiraki ltunganak endaa nemeyiolo tanaa kesudia biotisho enye biotisho enye ekuna dakin enye.

Ore imbirribirat edukuya naasuj nasujaa ilarewak loo matatuni peing'orr biotisho oltung'anak onapita torbaribara naa ore eniko peyie eing'orr esiai orbaribara ore enedukuya meishiakino peyie erew, erew olderefai engarri emera ore eniare ore engarri natarruoyie nemeeta iltai ledukuya arashu lekurum naa ore te sheria meshiakino peepiki ina arri orbaribara amu keyau naa orbuket sapuk torbaribara ore eniare ore ilarewak longarrin torbaribara naa esiai enye peyie ing'uraa iltung'anak pookin lonapitae tekuna arrin tenaa keteena imoshipini, imoshipini tengarri peyie pee enelo ake netumi orbuket torbaribara nemeikumo iltung'anak.

Ore terishata nailepa endaa olukunguni naa ore enaiko peyie atumoki aitotio ilukunguni ainei naa ore terishata natii bei abori endaa olukunguni nainyiang'u aitasapuk ashum paa ore te terishata nailepa endaa olukunguni naitau enapa nainyiang'ua eton etii bei abori neaku ninye aishorita akiti akiti ometabaki neitoki bei adou endaa olukunguni ore sii enkae kore kuna kulukunguni ainei kaboloo meshomo aing'ung'uraki aate tolchambai teboo onkishu epuo aanya irmoilak tosero nepuo adadari aing'uraki ate omemuto nalotu aisho enaduo daa enye na natushumaka.

Kaidim ainyangu mpolea nayieuni tolchamba ltunganak lainei lamoraki endaa na tenelo neilepieki bei empolea na keyau nyamalitin kumok oleng amu maitoki abaki inabei neilepieki embolea na kayaki nkasaranikumok oleng nanu ara olopeny olchamba namaitoki atum enoshi daa pooki natum ore si tenewueji na tenilepieki bei embolea na keaku ketii abori endaa napuku tolchamba lai amu ilepa naa bej embolea neaku mekute a enoshi daa

Ore apa nanu abulu naa ore apa ejoki iyiok kokoo inosaki iyiok enkatini kibulu kira kutitik apa naa kejo ore inakop naji nairobi nenkop torronok oleng natii ilarruok ore enkae etii earishoe lelo tung'anak oleng nepurro imali oltung'anak negorr iltung'anak teina kop naji nairobi ore taa enakop naji nairobi naa kejokini apa iyiok enkop naishiu iltai oleng kewarie ore sii enkae einosakini apa iyiok ajoki ore inakop naji nairobi etii ingarrin kumok oleng ore sii aetoki inosakini apa yiok ajo ore inakop naji nairobi etii iltung'anak kumok oleng lonkabilaritin napashipasha tinakop naji nairobi ore sii enakop naji nairobi nenkop namirishore iltung'anak opashipasha.

Ore eniko eunore orkiek pekilepunye ormanyara naore enedukuya na eunoto orkiek tenkumoyu na kitobir ormanyara ore enkilepunye orkiek na kilepunye enkijape ormanyara ore si enkae na ore eunoto orkiek tormananyara na keyau enchan ore enashan na kisaidia kulo kiek metubulu nitobir ormanyara ore pesidanu elee manyara na keyau ntokitin sidan ore ntokitin sidan nayau ele manyara na keyau ngwesi kumok nijo rkanjaoni na keponu ltunganak leboo aponu aingoro na eneponu ltunganak le boo nelak iropiyiani na ore kuna ropiyani na keyau biotisho tolosho pookin eimu ele manyara.

Ore rorwat naya rorwat naya pa ore endaa ninyangu na endaa sidai na keropil na tanalo osokoni nainyangy endaa sidai na keret biotisho oltungani na endaa nitunyala nituebik oleng toldukae ore enkae kainguraa anaa ketobiko oleng metaa keinyal biotisho oltungani ashu tosesen loltungani ore enkae meyieunou endaa toronok amu kidim ayau imoyiaritin kumok tiatua ltunganak lormarei lemeyieuni la kidil ayau entoroni atua ltunganak nakidim ainyala biotisho oltungani tenkaraki enaduo

Ore orpaastae oomonoki nkera tekanisa temurua na kitodolu ajo orpaastaj sidai oleng amu kitodolu ajo kijalie entaiesere onona kera ore si enkaepeomonoki elepastai kuna kera na tenelobnepuo sukulini nalakwa nemepuo atumore lduketa torbaribarani epoito sukulini napashipasha ore si enkae ore ele pastaj oomonoki nkera tonkanisani na kijalie entaiesere ekuna kera petum taisere, ore si enkae kitadolu ajo keomonoki ele pasatj nkera tekanisa peyie epaash rkuaki torok laakidim ainyala nkera sidan temurua na petum.

Ore ntumoritin onkera ontoiwuo inepunye eimata enkerai enkilepunoto emakeon na ore kuna tumoritin na kitobir enkerai nereren metaa oltungani osiligai taisere te maisha neaku keyieu tesukul natii enkerai ore si enkae na kitobir kuna tumoritin miboto makisi sidan nilepunye makisi tenkileputo elukunya ore si enkae itobir kuna tumoritin enkerai orkuak nikepunye metaa oltungani letipat taisere na kidim ataa etisidana orkuak lenye eimu ena tumo neaku oltungani sidai.

Ore eniko serkali barakinot natii enkop aang peyau eseriani endaa na kitengen ltunganak eniko peyau peyie itobir endaa sidai tolchambai ore si enkae kidim serkali aishooyo embolea te pesho apik lchambai lenye pepuku entoki bioto nayor isesen ore su enkae nishooyo serkali temurua irkiek pepuo aun lchmbai lenye peyau biotisho ondakin tolchambai lenye neaku nona nkoitoi naidim serkali atoriko lairemok lolchambai elnatii peyie etumi endaa sidai.

Ore esiai nayieuni nees sukuul tenebo osirkali peyie ilepunyie enkinosata endaa sidai naa ore embaye edukuya naa peing'uraki sirkali ilairemok lolchambai mpoleya epesho ashu empoleya ompisai eabori petumoki ilairemok pookin lolchambai atabaiki loogol olotii abori petum pookin ore enkae keifaa peyie eisho sirkali ilairemok lolchambai pookin irkeek obukokini ilchambai peyie itobirr biotisho endaa napuku tolchambai nisho tepesho ashu te bei natii abori pebaiki ilairemok pookin terisioroto ilotii abori olotii shumata netum pookin kulo keek oitobirr biotisho ekuna daiki nanyae tiankang'itie ashu tosukuluni inkera.

Ore eniko nkiguran orkuak peyau naboisho enkireto tiatua nkabilaitin napaasha na ore enedukuya keyau ninye shoruetishi tiatua nkabilaitin napaasha netum ltunganak ataboitata teseriani metiu enyamali ore enkae na keitutum ltunganak netum ltunganak lchorets eimu kuna kiguran napashipasha netum ltunganak ilchorets kumok ore enkae kitengen oleng ltunganak elekuak eimu nkabilaitin napaasha eyau kulo orkuak lenkabila enye neyau ntokitin nemeyiolo kulo wendankae abila neyiolou na irkuliekae ntokitin.

Ore swali edukuya nikingilikuani tesukul edukuya enaalong ijingita aa ina enkolong ino edukuya pilo sukul eshumata, kingasa aikilikuan nkarn inonok pookin pekingasa ayiolou ore enkae nikingilikwani ajo kai ingua na kaa sukul indipa ns kakwa iyawua sukul eshumata anaa yionot inonok etaisere na kaikunari ormarei linyi tiang kegol tanaa ketii abori amu iyata naake sababu tilo marei peyieu naa ajing sukul eshumata ama itijinga enasukul eshumata kanyio iyiu niaku taisere indipa inasukul eshumata, iyeu niaku oldakitari ashu ormalimui ashu iaku likae tungani ake letipat nibelekeny enkishui etaisere.

Kanyio eyieuni peyie kidoli tolduka lesafaricom yiolo entoki edukuya nayieuni pekidoli tolduka le Safaricom na eyieuni enkipande oltungani enino makeon pekitumoki atadol teleduka, enino makeon me oltungani neaku ina embae edukuya ore enkae na eyieuni si nambai esimu na ninche tinakipande ino neaku nona ambai eyieuni nairejistaki tinakipande ino ore si enakipande ino nemeyieuni niregistaka lainini kumok ashu saidi, lainini aare ashu okuni ore enkae nikoni peyiie kidoli tele duka le Safaricom na keyieuni nipik elaini lini credit pitum atoosho pitum ataboko ntokitin.